Serikal pok okonyo jogi, nikech pile ka pile kiiyango jogo mane ogore ne Kenya, to iyudo ni sirikal golo kendo pako jogi. To ok luw ngimagi, kotudore gi kaka nyithind jogi somo, kuonde ma jogi odakie, kata kuonde ma jogi obedie. Kendo iyudo ni jogi gin joma ne paro margi bang' lweny, nyaka ne iyud ni olokore. To sirikal pok ogolo kata pesa minyalo chul jogo, mosomo obuongo ma otegno, kendo temo mondo olos ngima jogi. Koro ki an to ok ayie gi wach, kendo ang'eyo ni sirikal pok okonyo jogi. Ema omiyo, kata ka pod wadhi mbele, to sirikal onego oket yore, kaka wuotho ute ka ute ma jogi odake, kendo daro gi. Nikech iyudo ni jogi odak kuonde ma ongowore, kendo gidakie bunge kuonde mane gidhawe. To magi kuonde ma inyalo golgie e sa asaya.

Kuom wachni, an anyalo wacho ni mwandu ma ji oyudo e keny, to onego opogi, kaluwore gi kaka ng'ato ka ng'ato otiyo. Awacho kama nang'o, mokwongo ng'ama dichwo e wang' nyasae en ng'ama noche mondo oti, to ng'ama dhako noketi mondo oriti ot, kendo okonye eloso mwandu gi. Koro sama iketo ni ka sa oromo to gibiro podo mwandugi maromore, biro miyo mokwongo, dichwo biro tiyo ka en gi paro ariyo kendo gik moko obiro kata pando. To mar ariyo, ng'ama dhako biro jwang'o nyithinde koda ode, mondo oti, mondo chieng' moro opoge mwandu marom. Koro giparo na to gino ok en gima kare e dak. Nikech ibiro yudo ka jogi dak gi paro ni chieng' moro ibiro pogi gik moko. Kendo gin ng'ato ka ng'ato nigi paro achiel mana mar kaka onyalo ketho keny ni kendo oyud gik maka kore odhi ochak godo dak kuma chielo.